Magi gin jofwambo kod keyo. Kata jolendo mag sitesendewa mopogore opogore madhi kuonde mopogore opogore kadhi manyonwa weche manyien kendo weche matuch, nyandwat, milambo mondo gibi gimiwa esitesendewa kae. Omiyo jogi nigi nengo nikech kiwinjo weche magi kelonwa weche manyien miyo ing'eyo kuma piny dhie. Kendo ing'eyo gima timore kuonde mopogore opogore. Kendo ibedo gi ratiro mar gino monengo itim kaluoregi weche mane giselando mabeyo. Kendo ginyalo miyo ing'e kata mana ni jotendwa wacho nang'o to chikewa dwaro nang'o kata koselokgi kata kapok olokgi to gima idwarowa wan kaka joma nie gwenge mondo watim eyore mopogore opogore. Omiyo jogi konyowa mathoth nikech onge tiende mondo wadhie kuonde mawechego timore but wanyalo winjogi kamoro amora mawantie kagin gisefwambonwagi.

Monindo e kitandani en jatuwo ma be chalo ka gima ool, kendo oyweyo wiye konindo e kitanda mar osuptal kokawo lwete oteno godo wiye kendo orwako lewnigo mag osuptal. Mamani chalo mama mawinjo marach kendo oumore gi suka ma ratong',kasto ba the kae, wan gi nyamrerwa kata laktar, ma be ng'iyo jatuwoni . Omulo lwete kowinjo ni kit dende chal nade, kendo nenore kae ni openjo jatuwo ni dhi nadi, ong'iyo ka jatuwo bende nitiere maber ka en gi gino mora mora machando pache kata nyaka ne gimiye thieth makende be osebedo ka en gi lokruok. Koro laktarni cheko ngimane ni gisani tokoro odhi nade.